Kanyor looshi paek sapukin oibor amu keata oshi afia naa ina dei paa sapuki. Naa kanyor oshi oleng' amu, ore tenipik olchamba, neya ilapaitin kutik nesioki aapuku tenkop, ore ake meinoto enkare neinot enterit napir, neitoki aapuku oleng' tenkop neaku endaa olapaitin kutik alang' enooshi kiti naijo enkiti sunyunyu nabik ilapaitin kumok, naa ore ebulu, nebulu aa enkiti sigiit, meilep oleng' menap oleng' endaa neitayu ijo keibiru, neaku ena, kulo oshi sapukin, ninche sidain, naa ninche nanu anyor, amu ninche atonyua aun, nasujaa tenkata naado, nadol ajo keyau faida tenilo oltung'ani apik olsokoni lino.

kitodolu ena ajo oree oshi biashara tenkop, nemetii oshii nabaki neji eiting'o biashara tenkop eass iltung'anak loonkuapi naibor onoo nkuapi olkilo orok keyas biashara oree eyasita ena biashara menyanguk inkoshola neaku oree enaikuni iropiani naa keitapashi oshi iropiani meeta oree iropiani natum lekwa tung'anak wee natum kulo naa keing'oruni inkoitoi pee idim lekwa tung'anak ataas biashara ookulo tung'anak neaku oree oshi enatoki naji Paypall naa keretu oshi iltung'anak keyaku naaji oltung'ani tenitum iropiani oonkuapi eeboo ashuu inkuapi naatanikino ,nkuapi akeyie bora keidimi aatas biashara neaku oree ene tenetoki keitodolu ajoo meeta enkoitoi nemeidimi ataas biashara amuu kidimi aitobira meetaa keyioloi ajoo oree iropiani ekenya naa esiana naje oo iropiani eebo.